Kore taa anaa naa napata endaa nayeitai duake nkulie kopii apuo amir naa kore ntoki naitiship tenee ng'oji oleng' naa ana naaku kore pikimir yooh ntokitin ang' naraa nikiata ntokitin nikidung' yooh telshampai lang' tanaa sii duake tonkulie tokitin nukutum sii duake yooh tonkopang' tanaa tenkangite ang' naa kore pukupuo yooh amir nukutum duake nkulie ropiyani kumoo nukuponuu aasie lkulie siatin supatii oleng' alang' leloo lang' loaz anaa daa.

Koe taa tenee kadolitaa laramatak lontokitin duakee tanaa lamazaa ang' epikitaa ndaki duake stooni epikitaa ndaa store tanaa sii nkitainoto naitaitai ng'ai daa te store potumii atipik ng'hai naaku kadolitaa kuloo tungana eitaitaa epikitaa ntokitin anaa store ang' pomoroyo naa aiko nejaa.

Kore ntoki nagiraa aasa tene ng'ojii kadolitaa ltung'anak laa lareshok losinkirii loibung'itaa sinkirii teseree kore tenee ng'ojii naa kadolitaa sinkirii kumok oleng' loibung'akii naa koree sinkir tipat enyee naa peisho yoo ndaa peisho sii duake yooh nkulie tokitina ang' kumoo nikiyeu natuwaa aaakore pikimir duake kuloo sinkirii lang' kindim nikinshopoo kindim sii duakee nikitum ng'ai ajii endaa namaraa akee sinkir duakee nga'ai aji endaa aa pikintapaashpash ndaki ang' peret seseni lang' aikoo nejaa.

Kore anaa naa kadol nkarin unii aa rorin nanapitaaa ndaa naa kore ntoki naiiship teinie ng'oji oleng' naa inia nayeitai ndaa ayaa ndaa ayaki lkulie tung'anaa duake lemeata tanaa sii duake lkulie tung'ana lemeidim atee tanaa sii apu amir ndaa pukutum nkulie tokitin aiko nejaa nkulie tokitin sii duake yoo nikiyeu anaa ropiyani onkulie tokitin duakee nikiyeu sii yooh namataa inia daa akee nanapitaa inia arii naare sii kadolitaa nkarii naterie naa kadolitaa siii nkari naterie teinie ng'ojii mbai inia naaku keitashalisho abaki duake ltaujaa naa kore naa kunaa kore mbai naitiship oleng' tenee ng'oji naa kunaa arin ang' napoitoo aiyaa ndaki tanaa ayaa ndakii ayakii lkulie tnung'anaa aiko nejaa nopuo amir neyaki yoo nikitum ropiyani ang'.

Kore anaa siai temurua ang' naa siai naendelearitaa aitibirarii oleng' oleng' ngarakee anaa naa kore ltung'anaa lang' taata ketang'asutua awun nkulie pukaa nkajijik kumoo empukaa aaku kore abakii taa kunaa pukaa nadolitaa tenee ng'ojii aa sukumaa naa mpukai naaku ketubulayie oleng' ramat enyee tenkopang' amu kadolitaa ltung'ana kumoo eunishoo kaunishoo abakii nanuu aa nanuu koon naa kore anaa siai keedelearitaa aitibirarii oleng' oleng' tenkopang'.

ee kaparu nkolong nataasa ana siai kore ana naa siai enturore elchampa kore anaa naa aasichore nkishu inonoo onkulie masaita enturore aturie lshampa lino aaku kore anaa naa siai supat oleng kaparu nanuu ajoo kuna perot ake ataasa paatur lshampa lai naitumia nkishu ainen aasichore aturie lshampa naa ntoki supat oleng amu maitoki abaki aaaku kayeu duake nkulie ropiyani najo paalo aiyaa ltaragita duake mayeu aturoki lshampa kake naasichore nkishu ainen muzuri sana naa aturisheree

Kore taa ana naa nkotei niunie duake mbukai enono taa eyaaku eitumia ntokii natuuwa ana nturore atuur lchamba puu utuum etuuno duake maasai enono aa ninchee taa mbukaa. Naaku kore ana niikoo tenisum ltung'ani isuum ang'aas niikoo teneturii nkoop poo utuum atipikaa taa kuna ntokitin enono aaku nenia maasa nitumia aunushoree. Kore sii ne aare nilotuu aitokii aitodool te nepiik tenesashaa nenia mbukai enono, nilotuu aitodool ajii inkoo tinipiik apiik taa aitamaan ana maasaita niunushoree ee aitamaan nenia mbukaii enono pee meiding'aa sii.

kore ana siai naiko tanaisom ltungani peeyolou naa kaltu aitodol neikunakini tenepiki lpaipi atua lchampai lang neikoni teneitibirakini pemear sii duake lolo paipii ndaa aang ovile niko sii peitabaki loloo paipi nkare nenia daa aang pookin

eeh netipat peasii anaa bai tankarakee nchii koree anaa naa orerato esom ang' duake tenkarao aishoo ndaa tenkarao meishori sii ndaa tenkang' pomopuo duake som aiminaa tanaa neyaa duake lkulie apurok aaku lainyang'unok tanaa sii ayaa ntarerei duake suom ang' neaku ntariang' neaku keisupat anaa siai oleng' netipat oleng peasi anaa siai aiko nejaa osii duake tenkataa enkolong' neishorii suom ang' ndaa, ndaa naaku ara akee duo nkujit ng'arakee naa keisho biotishoo supat oleng' esesen lenshee.

Eeh kore ana baye te murua ang' naa netipaat ng'arakii ana, kore peeku inchoo soum enono ndaa supaat aaku eramaat te ng'oji supaat netii nkujitaa supaat duake, nesupaat sii ninchee sesen lenchee, neeku kore abakii kinchoo duake ninchee ndaa enchee. Aaku taa kore pee aaku soum e ng'irii aaku nkishuu e ng'irii nikinchoo ng'iriii supaati tana nimiir duake to ropiani supaati. Kore paa aaku ee no kulee nikinchoo sii neetie naa kulee kumook oleng ng'araki naa kotumutoo naa sii ninyee ndaa enye aitibiraki nokutuum taa ninye eiyee aishoo eiyee ndaa aitibiraki.

Kore taa mbataa naitiship tanaa siai naa anaa aaku kore anaa naa kadolitaa duake suom esoroo aaku nkoitikoshii nadolitaa sii duakee lkuposorog duake onkulie ng'wezii supatii nadolitaa tenee ng'ojii naa kore ntokii naitiship teninshe oleng' naa keyetuu lashumpaa tanaa duake loponuu adol ng'wezii neishoo duakee yooh nkulie tokitin aaku kutumie ropiyani duake ninshe oleng' aaropiyani ntoki supat nikiasishoree aakore pooponu lashumpaa adol ninshee nikitum taa yooh atum duake dupotoo teninshee.

Kore ana naa kadolita taaragueti nadolita sii kokoon naata nchiin enyanak eramatita sii ninyee. Eeh naa ore tene ng'oji kedaa kuna soum duake pookin ninchee ee kuna taaragueti kedaa sii kuna kookon aikoo nejaa.

Kore naiko tanaisom ltung'ani anaa siai nchii aikoo kore nekwee naitodol neikuni tonoturii enaa udotoo najing' nkaree paatum taa atokii aitodua neikunii tenepikii anaa net aaku ninyee taa naltuu ninyee taa ejing' sinkirii layeu naibungie anaa udotoo natuturoo enkaree naibung'iekii sinkirii naitodol sii neikunakinii tenepiki inia net naake aiko nejaa ovikee sii naitodol teneishorii leloo sinkirii ndaa peetum sii ninshee atubuluu.

Eeh kore ntokii nadamu tene naa kadamu eeh kore tenaing'ur ena naa kadolita ltung'ani eteitaa sing'iri eeh te seeree nadolita sii siring'iri kunini aa ninchee shii ejii omena shii tene ng'ojii. Naa kore ntokii nadamu tene naa kadamu ajoo kore puu ibung'uu kuloo niloo eyaa sokonii niloo amiir poo otuum nkeraa enono ntokii nanyaa.

kore peibelekenya ana siai ana bai oleng tenkopang naa ngarake anaa nekwe kore peelo naaku meatai nchan tenkopang neibelekenya naa nturoree tanaa sii unotoo endaki tenkopang ngarake naa motumoi nkaree oleng naunekii sii duake anaa daa